Kiboisien Eik anan ko Tinget sikobit kilulen imbaret yolole asiista yon nekit korik minsetab minutik cheu mandek, ng'endek, mosong'ik ak minutik ala yon kiboishen Eik komuch kerat angwan anan ko lo akoi sisit sikomuch kotem imbaret ,yeityo kokotwo ketem imbaret kimuch king'ol en ekosiek chenekit taman sikobit kotemaka yen maran kimatemak en tai konito koyoe mbaret kokararanit yon nekit keminso.

Ki en keny kokitomo koit mianwokik cheu chepo bandek, Tuka, ng'ororek ak kiaki alak ,ak kora ko kitokokororon mbarenik kotienge kitomo keboisien katoltoleywek chepo kasari chekikoya ng'ung'unyek kokemkemekitu kot komokumche korutunen mitunik chekakimini yon mokinde kototoleywek cheyoe mbaret kokararanit nito koyoe biik chemoimucheke koseretyo amun moimuche koal katoltoleywekab kasari sikorurio minutik anan sikomuch korib minutik komanam mionwokik cheu chepo nyanyek anan kochepo ng'endek.

Baeetab ingokaik eng' temik ko kararan mising. Amuu momoche mbaret neoo sigomuch keriben ingokaik. Tamkoyae chitugul konyorchigei kobaai ingokaik eng kasarta nekamach kobaai. Kora kotareti biik eng atkai tugul eng tuguk chankiale cheuu machanik sukaruk agot ingwek. Ago toreti biik kora konyorjigei tongiloishek yangaalda mayaik anan ko yakaalda ingokiet yankamachei koboishe robishek eng' boishonik che terter.

konome kebongoni kotom koit betut ab tumto ak ityo kiborosteji biik kobun komoswek cheterter, sikobit koboorionji gee ak ichek, kiteche koraa uronok cheumen bik en asista anan ko indo roboni asikotoret icheket, boishni koraa koyoche kechop omitwoki chechang cheyome toek kobun komoswek tuukul kotiyen gee kabarastaet nekiko kiborosteji inonion anyun koyoe bik koik konyoitenik yon kokotuyo gee muren ak kwony sikomengis twan en somenywan tukul.

Ikeren yoon kokomeyo chemasai akonam kotolelionitun, anan koyon kewee imbar ikose burkeyetab ng'ung'unyek nemong'u kotienkee tukuk chekikakitemda imbaret, akora inoen yaan kakonam koteitei ng'ung'unyek komeng'ekitun koyoe temindet niton sikonam kocheng minutik chekokonyolchi kominchi.

Tam kotoreti temik si koek raisi karon kosemberi yonkagonam kurut amun makyin nge kigutyi ngungunyek si koiyo komie ko nito amune sigochame temik kogerer imbaretab piasinik yon mache komin. Kora koyon tun komache kopit ak kerichek ii, ko raisi angap miten nabas nebunote temindet ak kora tun yon kibalu piasinik ko raisi amun kisupi kererutiet kityok, komanyoru temindet asenet neo kot mising

Niton anyun kotareti bik konai kobir beek, si yonkabit kit aketugul nekabit mara yankachut chito beek, komuchi kosibkesor amaibet sabenyi anan ko ya mara kala beek chito en ainet ole tendenen beek, komuchi kosibkosor icheket akotoret amaibet sabenyi. Ake kora kotareti bik sikokerot oleu emotinek chemi beek akonai kit neu baarit akonai akot oleteptoi bik chemitei baarit olinde.

Ochome amun en kokwenyon nii komii konetindet netam kocherech akopo somanet ne inedet kokisoman kotkoit sukulit tab barak kotam komwowech kolenchech yon kobe sukuli oponam nafas obe ole kisomonen ole kikotapan sukul kole kisomonen ole kinyorchi kitabushe cheterter chekimuche kenyorjigee ngomnotet nemii barak ,ako cherech kora kolenjech ostoen gee choronok cheyeote maiywek anan koyoe boishonik chemonome gee ak ngalek ab somanet ak obe osoman en sukul akoi saishek chenyolchin kesoman niton anyun kotoreti bik skomuch konyorchi gee naet ak kokuyet neo missing.

Boisioni kesirto baronok ak kibarastechi bik kelenji tun otogotin en chaikab lakwetab sugul ne kotare inendet si kobit konyekeboiboinji kogilenyin boge ne kiigilgei inendet kongeten ko kanam sugul ii agoi ko kagowong sogopit kebaorianji nganaset komugul ak konetenge lagok che mengech. Boisioni anyun ketoche tilianutik ak choronok si komuch kocherenge ak koger agot lagok che mengechen. Kipoe pik kora ak ketach ak kelei iboiboitun amun kagenyoru chito ne imuchi kotoretech en ta.

Achame amun tun kobwotwon eng kasarta nekoroiyetu betusiek che kikimi ak chorono anan ko betusiek chekigowe sabari anan ko betusiek chekiami kabkasi situn aborchi akot lakok chuk anan ko choronok chu alak chetun ko kaketuye ko chaman kap komautwon kasariton nguno akobwatwo biik cheki mi tugul ketoretin ge imuch kumi sukul anan komi eng kap kasi anan ko kerutoito ne kikakirutechi choronok